Ore ena naa enkinasata endaa naa idolita ajo ekeeta ele tung'ani indaiki kumok nainosita naa enaa enalio elio irmatunda lonkabilaritin kumok neokito ninye shai adolita naa shai etii enkikombe naa mitayu entoki najo ilashumpa breakfast ninye naa inosita ele tung'ani naa kanyorr nanu ena baye amu ore endaa naa enetipat oleng tosesen lolotung'ani ekenarikino peyie kipuo aanya endaa nikipuo naa eh aisho iseseni biotisho eimu enkinosata ondaiki sidain.

Esiai eramatare taa ena onkishu, nitodolu naa njere ajo keeta olopeny kuna kishu mali kumok oleng, kidolta naa nkishu nai natadaate neraposho, neeku naa elelek akegira ninche airrag. Naa sidai oleng esiai eramatare onkishu, neitu natoi ibelekenya enasiai eramatare onkishu tenkop ang. Iji ake siyiok kinko, kireu naake naa osokoni esaa namiritai, nikireu naa meshomoita adaa, neeku enetipat oleng enasiai eramatare onkishu.

Adolita taa ewueji nijo kitayu entim, arashu nai osero nelelek ah emukunda olopeny, nadolita ajo inosa naa inkujit arashu nkaitubulu enkima, naa tenewueji. Neeku ninye adolita, elelek ah ketepejoki intakatakani peyie epuo naa nkulie abulu, ashu nelelek iltung'anak oinua enkima tosero, nelo naa aibung' enkima meetae kopi, neeku enkima nainosita enkop, ninosita oleng ainyal naa ormanyara. Neeku inatoki nagira aasa tenewueji.

Iltung'anak taa kulo nai oosita ijo kitayu esiai eunore orkeek, naa ninche eesita. Ore nai entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa enkitobirata ormanyara. Esiai nai nalo asidanu, naa egira iltung'anak aun irkeek, matejo nai tormanyara lenye. Amu kelo asidanu, nepuo atum enkijape sidai, naa natumoki ninche aitumia. Neeku enetipat oleng, naa tenibung'i esiai eunoto orkeek. Amu ninye ena, naa naasita kulo tung'anak.

Ilaasak taa kulo lesiai, ninche kulo ogira aitobir orbaribara. Naa enetipat enabae oleng tenkop ang', arashu ninye nai torubat pookin olosho. Amu ore pitobiri orbaribara, nepuo naa igarrin o tenebo iltung'anak atum enkoitoi naasishore arashu napuoyie, meeta enyamali. Neeku enetipat oleng, amu kitelelek esiai nai matejo elototo. Tenaa intokiting iyieu nimir, nebaya naa osokoni teleleki nai mepuo aimutie oleng.

Ore nai tenijo aing'or asipu, ekitayu olduka ele sapuk oleng, nai lontokiting ashu lormatunda kumok. Elelek ah supermarket ena. Ore intokiting nadolita tenewueji, adolita irmatunda opaasha. Adolita ninye enedukuya irmaisurin, naa tene. Nitoki aku ketii irnyanya, nitoki si aku inkitunkuuni napaasha, amu ketii sinye enda naibor. Netii irmashungwa, tenebo ormaembe. Netii si entoki naji cucumber, naa nadolita ijo kitayu ketii inkwashen. Neeku lelo matunda kulo otii ene.

Epi enkaedim atolimu arashu ainosu ajo kainyioo nagira aasa tenewueji adolita taa iltunganak matejo nai ilairemok waare oreuta ninche embaisikil natii irmaisurin kumok oleng , nitodolu nchere , eshomoita naa ninche aas esiai enkesare nitayu naa irmaisurin tenkumoyu oleng , neaku kegira ninche angamu aya osokoni pepuo naa amir peyie etum anoto ropiyiani naasishore toonkulie baa naa keitayu meidimu enabaisikil ele ola , neaku naa ekegira aaku enyamali epuo naa anapie kulo maisurin enabaisikil amu midimu.

Ore taa entoki nadol nanu, arashu nai nadamu nanu, adolita enkerai kiti nai nanapita irmaisurin. Elelek emukunda ing'ua enakerai, neloito naa ninye idipa ashomo atekesu irmaisurin, nelo aya ang', pepuoi anya, arashua toi ninye enapita aya esokoni, pepuoi amir. Neeku ekadamu nai esiai enkiremore naasitai, nadamu si nai endaa natumi napuoi anya, nadamu si nai emirare namiri kulo matunda petumi iropiyiani, naasishoreki naa arashu naramatieki ormarei tonkulie oitoi.

Adolita eselenkei ashu entasat nai naboitare nkera kunyinyik nelek aa nenyenak pokira aare ashu nabo tekuna ore nai entoki nadamu tanadol enapisha nadol ltunganak otishipate elelek eeta ewoi naingua ashu eeta ewue sidai nepoito negira ninche aosh mpishai na ashipakino epoito na apuo aas nona baa nayieu neaku adolta nkera nashipa tenebo ongotonye nitadolu ajo kemayiana ninche isho enkai enchipaj sidai naijo ena.

Etii ta olashumbai arashu oloibor oboitare kuna kera tenewueji nitodolu ajo etishipate na ninche tene, elelek ewuo ilo ashumbai ayaki ninche matejo nai ntokitin sidain matejo ewuo aponiki ninche ntokitin enkisuma nelek si eyaka ninche ntokitin amu aldolta ntokitin naijo mbukui naibungita kuna kera neaku na enchipae oleng etii na ninche uwuo ele tungani aboitare ninche eretoto onkera eimu na kulo tunganak oingua nkwapi eboo neyau eretoto sapuk oleng sidai tonkera.

Ormurani ele oboitare eseelenkei egira ninche aosh empisha nitodolu ajo etishipate oleng ninche teningor oleng kitodolu ajo elelek aa sukul etii ninche amu enapita ninche elekijanai orbene nadolta nkulie kera nai narisiore ninche neaku kelek aa sukul nai kuna eshumata oleng etii ninche aisuma neaku inashipae nai egira ninche aitodolu eoshitoi mpishai tenewueji na sidai tenikupuo ashipakino nkatitin aang oleng.

Eepii akaidim ainasu na ajo kanyio nagira aasa tene adolita taa ltunganak nai matejo iselenken na kitau nkashumba kuna easita ninche esiai ewoshito ninche orangi enkaji orangi oibor na ewoshito ninche enkaji neaku esiai naloito dukuya tene egira na ninche kuna selenken aitobir enaaji pesidanu na pisha neaku esiai enkitobirata enkaji eoshitoi orangi oibor metisidana enkaji.

Ore nai entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na adamu esiai enkisuma elotu ndamunot esiai esukul nkera kuna esukul naii enewueji elelek eeta ninch entoki naasita arashu elelek eetuo aatumo naa peponu irmalimulini lenche airorie nepuo aliki naa ninche rentoki nanarikino neasi neaku nkera esukul kuna na Sukul enye aibung enkisuma na enetipat oleng esiai enkisuma pookikata.

Elio taa tenapisha orais kitok lolosho lekenya eningor naai esidai nelelek aa enaapakata tolari lonkalifuni are otikitam aare pelo na olturur oitashieki esiai eoshoto enkukuo tolosho le Kenya alo dukuya alimu oltungani oshinda olorika lorais, na ore eninko tenilimu ena nainosaki ake oltungani enikuna ilo turur tenelimu na enetipat oleng amu kelo na ilo osho ayiolou ajo kangae ba olarikoni lenye neaku inasiai ena eoshoto enkukuo nagira aasa.

Esiai taa ena enkiremore ashu eunore ninye ena naloito dukuya tenewueji neaku naa egira ninye enatasat aitookisho ashu aun irkiek ana enalio na enetipat oleng inasiai amu esiai na naretu emurua eimu na entumoto endaa osii ropiyani tenebo amir ore pintushulu eunoto orkiek ana enalio tenapisha nelo asidani oleng ormanyara lino nilo naa atum enkijape sidai naimu inakias neaku enetipat oleng.

Inkera taa kutitik kuna ninche kuna natii darasa naa aas esiai naa enkisoma nitodolu ajo enkisuma ena e digital naa napuo inkera aisumare kuna tokiting naaji tablets neeku ninche kuna naagira naa uh alio tenewueji nenetipat oleng arashu ore naaji entoki nadamu naa enkisuma ekuna olong'i naa natisidana oleng amu kepuo inkera atum eng'eno naa enaa enaishiakino nepuo asieki ayiolou aitumiyia imashinini naa naijio kuna nalio.

Elio naa ilashumba tenewueji na eboitare nkera ore nai entoki nadamu tanadol enasiai nadamu olningo ashu enyorara nagira kulo ashumba ayaki kuna kera neponu aret ninche tombaa enkisuma na sidai ina oleng amu kepuo na kuna kera aisuma meeta enyemali, neaku inatoki nanu Adamu esiai enkisuma eimu na eretoto oltunganak laijo kulo.

Elio taa iltung'anak otii erori, naijo tening'or oleng kulo tung'anak, kitayu ninche ile kanisa, oshi nai ena naji seventh day adventist. Neeku ninche kuldo otii olori, elelek akeeta ninche entoki nagira alikio, neeku eetuo aing'oru iltung'anak kumok, peyie etumoki airorie. Neeku adamu nai orkilikwai ogira iltung'anak aimie, naa nelelek akakumok olorere ogira ainining' ninche naa metoliki inatoki nayieu nelimu.

Adolita taa iltung'anak nai otii osokoni, arashu nai tenkutuk olashumpa entoki naji open air market. Ataa, emirare ontokiting torpurai. Nenetipat oleng biashara, amu ijo toi nye kitayu iltung'anak lormasai kulo oota entoki naasita, enetipat oleng amu ekisho ninche iropiyiani, naa napuo aramatie irmareita lenye, nisho si irkulie isiaitin, eimu naa matejo inkias naasitai tenewueji enaake. Neeku enetipat oleng, pibung'i naa esiai ebiashara.

Inkera kuna esukuul. Ninche nalio tenapisha. Ore nai entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa esiai enkisuma. Esiai esukuul. Naa kisidai oleng esiai esukuul, amu ekisho inkera arashu iltung'anak pookin oisuma, metaa iltung'anak letipat oleng tenkishui enye. Kisho ninche menotito isiaitin, neyiolou si nai atotoni ataboitare iltung'anak opaasha eimu taa enkiteng'enare naishori ninche tesukuul. Neeku enetipat oleng, pepoi naa aibung' imbaa esukuul teguton oleng.

Elio taa eselenkei nabo, naijo naa ekeeta enelikito ele likae tung'ani. Ore nai entoki nalotu edamunoto ai, naa olturrur naa etii ena selenkei, oloshi oishooyo ereteto, tenkata enyamali. Olturrur oji red cross. Neeku, adamu nai elelek ah ereteto egira ena selenkei aishooyo, naa amu ijo kitayu enkopis enye ena, arashu entumo ninche etii. Neeku adamu nai olturrrur oishooyo ereteto, naa egira ninche arrerrena peyie epuo ayiolou ajo kanyioo ees.

Oltung'ani taa nai ele olio tenapisha. Ore pee ing'or ele tung'ani, ekitayu kenapita ninye intokiting nai esiai. Elelek ah oltung'ani ele nai lenkitesheni naje. Elelek eloito ninye alo ewueji netii inkiasin najo, pelo naa aishoru inkorroki olomon, pee itayiolo iltung'anak naa ajo kanyioo nagira aasa. Nenetipat oleng, amu ekisho iltung'anak metaarriyianita, pepuo naa atum olosek lentoki naje. Neeku adamu oltung'ani, naa oloito ninye esiai naa e abari.

Etii eselenkei naboitare inkera kunyinyik oleng. Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa enkiteng'enare onkera kutitik. Elelek ah ore ena selenkei, naa ninye nagira aiteng'en kuna kera, tombaa pookin naa nanarikino nepuo aiteng'en. Naa sidai oleng tenesiokini aiteng'en inkera, pepuo naa sinche ataa arashu atubulu torkuak onare. Na kunyinyik oleng kuna kera amu ekitodolu njere ajo sukuul etii ninche, neponu naa awosh empisha emalimui enye.

Ore taa oltungani olio tene na ekitau oloanyiti raila amolo odinga, ninye na ogira airorie ltunganak pa ore nai entoki nalotu ndamunot ainei na ilakeshak lolorikan aje lesiasa siasa enabnagira alo dukuya tenewueji neaku eshomo na osiasai alo aingoru ltunganak nelo na airorie ninche elo aliki nkiasin naalo aas tenishori ninye olorika neaku mbaa esiaisa naloito dukuya tenapisha.

Ore ltunganak olio tenapisha na olemekure eetae oloanyiti oleng orkitok lolorika apa lolturur lenkukuo oji wafula chabukati ishorita na oloimua apa tolorika lorais tolosho le Kenya ataa mweshimiwa william ruto akishorita ninche naotodolu ajo ninye otorikuo inakukuo na enetipat oleng pelo na ilo turur orikoo inasiai eoshoto enkukuo alo na aibalunye matokeo ana nelo na aliki olosho ajo kalo tungani otoriko.

Eepii kaidim ainosu naa ajo kanyio nagira aasa tene adolita taa oltungani ashu ntasati are natii ninye kitayu sipitali ena newuo nai matejo nabo ayiaya enkae eyieu eretoto tialo biotisho enye negira na enda nkai ashipakino peli atum eretoto ena enayieu ninye neaku aijo sipitali ena naewuo oltungani aingoru biotisho osesen lenye nai meningito esidai.

Oretaa ele na ofundi ele oltungani nai oitobir ntokitin naijo inolchumai oltungani nai oata enkariano naitumia ositima nepej lchumai aitau arashu peyie itanana na pitobir entoki nayieu na ore engeno nai niyieu nias enasiai na pilo na darasa nilo nikitengeni enasiai pookin nilo nikintengeni olariya lenye enikunari na pilo ayiolou pilo aas kintadolita ninye pitumoki atayiolo enasiai .

Ore ena na enkiguran oshi nanyor oleng ltunganak nai naji tenkut olashumba basketball ore enakiguran na kesidai oleng ilo nai ake aisum oltungani enikuni egira aitodol ninye nilo autaki enikuni teneibungi inapira nilo autaki enikuni tenipidi nepiki enda goal enye nalio amu ninye eimieki neaku ilo nayiake arik oltungani niutaki ncheriani pooki nanarikino nilo ayiolou pelo na sinye atum enkariano naarieki enakiguran nalio tene.

Adolita taa ltunganak otii embata oreyiet nai lenkare na menasia naokuni enkare toreyiet na ketoronok olenga amu mesidai enaare ketii olchafu sapuk oleng menilo aok emaare nelelek kiyaki moyiaritin kumok oleng ore enikunari esiai enkare tenkop aang na ekiata yiok ltangii opiki nkariak aasidain nkariak nai nemeeta oleyiata tiatua biotisho oltungani neaku aitorok oleng kuna ariak tenepuoi aok etiu nji.

Ore esiai arashu entoki nalotu ndamunot tanadol ena na esiai enkiremore emukunda arashu olchamba oitobirita olopeny negira ninye aitumia irmongi aturie olchamba neaku elelek etayiewua ninye nelo aturisho neaku naa akishomo alo aitobir olchamba pelo naa apik endaa nayieu nepik neaku esiai enkiremore naa adamu nanu tanadol enapisha nagira oltungani atur olchamba lenye eimu naa eretoto onkishu enyenak.

Adolita taa ilairemok ashu ninye nai ilaturok otii olchamba eshomoita na ninche aas esiai enkikesare orpaek ena enikidolta ore nai eninko peisum oltungani peyiolou enasiai na pilo na autaki enikuni tenekesuni rpaek nincho enkolong metoosho penya nilo na angarie enanyaru nilo ashukoki na ninye olchamba pelo aaku embolea sidai asi nilo na autaki enikuni pilo na aitau obo lenye ataa sidai.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa entankile arashu entasat moruo. Egira ninche aitashe. Kitodolu ajo keeta entoki naishoritai, arashu naa naanyita ninche. Ore elde likae tung'ani otonita, elelek ah keeta esiai ereteto nayaka ninche, naa enaa enaitodolu. Neeku adamu si entasat moruo, naa natobiko ninye oleng tenkishui enye, naa itasho tenewueji.

Adolita taa ltunganak kumok nai ototoni ninche tewueji nebo negira na ninche aas esiai ashu keeta ninche entoki naasita egirai naa aya ninche pisha kitadolu ajo olturur oje ele oetuo na ninche abaki ltunganak tonkajijik enye idolta ajo enkang arashu inkajijik oltunganak kulo neaku kulo tunganak elelek aa langeni lebiotosho oetuo aparan ninche tombaa ake eramatare oseseni lenye neaku ninche adolta tene.

Ore taa ele na olchamba arashu emukunda ena netii olairemoni na atua egira ninye aitashe aramat onkaitubulu emyenak na kanyor nanu enasiai enkiremore amu esiaia etipat oleng keret ltunganak nai tenkumoi nisho minche endaa nitoki aisho ninche iropiyani enkata pookin napuo amir na enadaa neaku enetipat oleng enabae enkiremore naa ontokitin ashu onkaitubulu pooki amu keret emurua niwangie nai esumash.

Oltungani taa ele ogira ninye aitau irnganayio na tolchani lemukunda enye na teningur kulo nganayio na kitau loshi oji strawberries na sidia oleng tosesen loltungani amu akilepunye biotisho eponaa osarge tosesen na nji ake ikunari enasiai temurua aang ilo ake aramat olchani lino metabaa anaa neyiu irnganayio nilo taa ena akesu ana enikunita ele tungani tenewueji, indim ainosa arashu nilo amir.

Ore taa teningor oleng na kitodolu ajo esiai ebiashara ena na emirata ondakin idolita na sudai tenewueji nadolita barafu enye nadolita si ltunganak omir irmosor tenewueji elio tene, kelelek etii ltunganak entumo na ena enalio tiatua kunda imai neaku enetipat oleng enakipirsa ebiashara nai tenilo amir ntokitin tewueji natii ltunganak kumok pilo naa atumoki atimirisho oleng nitum iropiyani.

Elio taa oltunganak ogira na ninche atoni na ijo kinasita lomon temboran nai nadamu arashu nalotu ndamunot ainei tenadol ena na lchumari nelek aa enkomono etii ninche neaku eshomo na ele payian otonita alo na aitengen nkera natejo nenyenak esiai enkai matejo naa enamooki ninche aikuna enkomono nitayiolo si ntokitin sidain oleng neaku adamu nanu oltungani botor ogira naa aitengen nkera.

Eepii ekaidim nanu atolimu arashu ainosu na nchere kanyio nagira aasa tenewueji elio taa ltunganak arashu irkijanani kutik ogira na ninche aosh mpishai etoosho ninche mpishai itadolu ajo enaselenkei naibungita camera naoshito neakibegira ninche adol ajo kaja etiu nona pishai neaku esiai ena eoshoto ompishai na nagira alo dukuya tenewueji negira ninche ashipakino pii enasiai enye ompishai.

Ekadolta taa emeli sapuk oleng neaku na ninye ena ore naibormarenke latoningo naipirta enabae na kenap emeli ilolan oiroshi oleng laijo tiinye kenap ngarin kumok naa tenkata nabo elo sii makutiti oleng nelo ewueji nalakwa nai oleng na atua enkare elotie nenyor si enkare naagut oleng na torok oleng tenetum ninche ajali amu kedoki na ninche enkare neaku lolo rereteni latoningo nanu.

Ee pi, aidim nanu ainasu naa ajo kanyioo nagira aasa tene. Adolita taa iltung'anak, oibung'ita ninche enkiteng' apik atua egarri. Neeku enkiteng' eteenaki tene, negirai naa arrumoki apik atua ena garri, elelek akeetuoki ainyang'u ena kiteng', pepoi naa aitas intokiting akeyie imbaa naijo eyiang'are, naa tewueji neitai. Neeku enkiteng' eteenaki, naa nepikitai egarri aya anap.

Elio taa iltung'anak kumok, omanita oloing'oni tenapisha. Ore nai entoki nadamu tenadol ena, nadamu nai esiai enkirrikino oloing'ok oshi sapuk oleng tidialo e Kakamega. Irbaluyia oshi onyor enasiai enkirrikino oloing'ok. Neeku iloing'ok eji pepuo ara, naa neman ninche oleng egira aisij oloing'oni peyie elo aar olikae. Neeku enara oloing'ok nanu adamu tenadol ena.